Aparo pur mar mzabibu kendo aparo wach mar mzabibu ma mzabibu itiyogodo ka ilosogodo gik ma imadho kaka divai kendo en pur mangi nengo ahinya. Pur ma mzabibuni yude ok yot kendo jomatiyo tijni gin joma tin e pinywa ma Kenya ka. Koro kaneno pichani taparo mana mzabibu kendo paro pur mar kata pidho mzabibu kitiyogodo e loso gigo mameroji kata mago mokmer ji ma iluongo ni divai.

Ma en keyo kata tim ma itimo bang' ka isepur ka japur osepuro to gik moket e lo oseyudo nyak kendo koro ogologi kendo koro onyalo tiyo kodgi kendo gino mikayo ka en budho mong'ere en chiemb joluo kendo en chiemo mamit ahinya kendo yude ok yot. En budho kendo en chiemo mangi ndhadhu kendo chiemo man gi gigo makonyo del e yo mamalo ahinya, koro ma itimo gimiluongo ni keyo ka itimo keyo kendo ikayo budho.

Eh asendikora gi okumba mar thieth mong'ere kaka ni SHA kendo ndikruok e okumbano ok en gimatek kata gino manyalo kawo ng'ato seche mang'eny. To kendo ka ne adhi e od thieth kanadwaro ratiro mara mar thieth, ne ayudo ratiro mara mar thieth kendo weche nodhi maber ma SHA nochulona omenda kata nochulo wechena mag thieth eyo maonge ng'ikni kendo yo mano mapiyopiyo kaka nyalore.

Boma ma isumo ema an aparo ni e boma ma ng'ato nyalo dakie gi kwe kendo en e boma manie gi kwe kipime gi bombe mamoko e pinywa ma Kenya ka. Ma luwore gi ni Kisumo pod onge gi kata pok ochope e okang' ma bombe moko nitiere e yor maundu kendo Kisumo inyalo bede gikwe kendo inyalo dake gi kwe. Kata obed ni nitie maundu moko matin koni gi koni kichopo e boma ma Kisumo, to ok inyal pime gi bombe mamoko kaka Nairobi kata Mombasa. Koro gi pacha an aparo ni Kisumo e bomano manie gi kwe moloyo bombe madongo ma wangodo e pinywa ma Kenya ka gi sani.

Aparo ni maasai mara en e kar yuayo welo mabiro neno piny Kenya marahuma ahinya kipime gi lamu. Mani nikech maasai mara en kar keto kata neno lee kendo en kama duong' ahinya kipime gi lamu. Katobedo ni lamu nitie weche mang'eny mopogore opogore kata kamano maasai mara pod nie ndhadhu mamalo kendo maasai mara opong' gi weche mabeyo mang'ato nyalo neno kendo beche be ni piny. Mano ema koro kete kar yuayo welo mabiro neno piny Kenya marahuma ahinya kipime kod bomano ma lamu.

Nam lolwe e nam malach mogik e alwora mar nyanza. Nam lolwe mabende ong'ere gi dho ngere ni Lake Victoria en namno mokwako pinje adek mano mar Kenya, Uganda kod Tanzania. Kendo e alwora mar nyanza to namno koro lache mogik ka inyalo yude e boma ma kisumo kendo kibiro e boma ma homabay entiere kendo kibiro e kaontino ma migori inyalo yude kichomo yo miuru. To namni iyude e kit rech mopogore opogore kendo namni konyo jogo modake alwora ma nyanza e yo mamalo ahinya ka gitiyo kode e wechegi mag lupo, kendo e wechegi mag ohala kendo e wechegi mag wuoth. Mano to emomiyo koro namni anyalo wacho ni en namno malach ahinya mogik alwora mar nyanza mano nam mar lolwe kata lake victoria.

E gweng'wa ka naneno ndalo machon ne ichweyo agulu kendo agulu nichweyo agundni mopogore opogore ne ntiere aguluno maduong' minyalo tigodo e tedo gik machalo kaka kong'o minyuoyo e agundni madongo dongo kendo ne ntiere agulu mane diere minyalo tigodo e kano pi mar modho. Kasto ne nitie agundni matindo tindo ma ne inyalo tedgodo. Koro agundni ne gin gikma naneno ka ichweyo e gweng'wa ka ndalo machon. Kasto bende naneno ka iloso odheru mane iloso gi kete moko matindotindo manyalo dolore kasto bang' mano to nimwone gi owuoyo. Kendo naneno ka e gweng'wa ka ipayo kata iloso gigo machalo kaka oluth kuon kendo bende naneno ka ne wanyalo dhi manyo lum kendo lumni ne waloso godo ywech mane wanyalo tiyogodo e yore mag ywecho.

Aparo weche mag omenda kendo aparo jagono ma ochung'ne weche mag omenda kata migaono mar omenda kendo aparo kinde ma iloso chenro kaka pesa itiyogodo e pinywa ma kenya ka. Jagono mochung'ne migao mar omenda koseloso budgetne maber to ka pok ochopo e od bura, tochung' e laro mar odni kendo onyiso jopiny kata otang'o ne jopiny sandugno moting'o weche mag omenda kendo moting'o weche madhitayo kakitiyo go omenda pacho ka kuom higa achiel mabiro.

Yo manyalo somogodo lony manyachon kata kaka anyalo loso gigo michweyo e gweng'wa en mama kayudo jalo machweyo gigo kata mapayo gigo kendo abedo bute kendo aneno kaka oloso gigo gi lwete kendo koluwore gi bedo kode machiegni anyalo somo kaka oloso kendo sama oloso, to anbe anyalo temo loso mekena ka oloso kendo ka oloso agulu kata kochweyo kata kopayo oluthkuon to anbe anyalo kawo oluthkuon mo matin to apecho ka enbe opecho to wadhi kachiel kachiel. Kabedo kode machiegni to aparoni anyalo somo lonyni kendo ka amedo go kode mbaka kolure gi wuoyo mare to anyalo bedo molony kuom gigo michweyo kata gigo mipayo. En inyalo some mana ka ibedo machiegni kendo ka iluwo kaka jal mangilony e loso gigi losogi.

Weche mag lamo biro e pacha ka aneno pichani kendo aparo lamo mago mag jogo makata dhoudi mag jo India ma gilemo e ekalu kendo ekalu margi ilosoga e rang'iny mamalo kantiere gi gigo mabeyo malombo wang'. Gin gigo mantiere e ndhadhuno mamalo magi lamo mani okang' mamalo kendo gin lamo ma itimo e yorno man malo ahinya.

E tijni mokwongo nyaka ibedni in jalo mosesomo weche mag fwambo kod keyo e okang' mamalo ahinya, kendo gik madwarore e tijni en gino mokwongo ma iluongo ni kamera, kamerani en gino ma itiyogodo kuom goyo picha kata kuom kawo vidio ka itiyo tijni. Gino mar ariyo manyaka to ibedgo e tijni en gino ma iluongo ni maikrofon ma itiyogodo kuom mako duol mar jogo mawuoyo kendo jogo ma idwaro mondo omi imak wechegi ma giwacho kasto bang'e ang' itere mbui kata ang' itere nyakalondo. Koro gigo madwarore e tijni ahinya ahinya en kamera ma igogo picha kata gir goyo picha kod maikrofon ma imakogo dwol jogo mawuoyo.

Tijni kelo yuto mang'eny ahinya kendo en tich mar pur kendo pur mar gigo ma waneno ka gin gigo miluongo ni cucumber. Pur mar cucumberni ni gi yuto mathoth ahinya nikech cucumberni en gino ma itiyogodo e yore mopogore opogore kendo en gino ma chiedho tuoche mopogore opogore. Koro pur mar cucumberni en pur man gi nengo kendo en pur man gi yuto e yo mamalo ahinya.

Gini okyudre e alworawa kendo gini itiyogodo e weche mag lemo en kar lemo mag jodhoudi mago machalo kaka jo budhism kod joislam kata jokristo kendo iyude ma e bombe madongodongo mangi lony ma nyamalo kendo mosegerore e okang' mamalo, koro e alworawa to gini ok yudre.

Jo Kikuyu omako matek weche mag liel ni ka maiti igolo chieng' migole no to ok onind e dala, igole tokendo chieng' no ema iike. Wach mar ni maiti ok nind e dala en wach no ma jo kikuyu omako matek ahinya e weche mag liel kendo wach machielo en ni jo Kikuyu gin mondo mi ine ni oyel sanduk ni jii neno jalno manie sanduk oken gima yot ahinya. En kaka ne sanduk osegol e mochari to ng'ano itero atera dairekt kendo koro oume kendo ok yele, en ngat mana ma idhi yiki. Kendo king'iyo kaka jo Kikuyu kunyo bugo, bugo ma jo Kikuyu kunyo en bugo matut ahinya gipimo gi bugo ma joluo kunyo nimar jo Kikuyu gichal joma oluoro maiti kendo gikunyo maiti mabor hinya. Machiel o ma jo Kikuyu, wach machielo ma jo Kikuyu omako ahinya en wach mar go picha e liel kagi, gin gi, gin gi kinde ma koro iketo maiti kendo jii go picha akod sanduk mano giluongo ni photo session. Weche go ema jo Kikuyu omako matek ekinde nyasi mag liel

Aseneno tunge lee mane itiyogodo e ndalo machon e madho kong'o, to ti ndalogi tunge lee go ok tigo. Gimomiyo okti kodgi en ni tinde piny olony ahinya kendo ji tinde tiyogi gigo ma nyasani ma inya ti godo e weche mag math gigo machalo kaka glasses kata okombe manyasani. Omiyo ti ndalogi to tunge lee go ok tigodo e madho kong'o.

Chweyo agulni en gima tinde oktimre kendo jomatime tinde yudo tek ahinya e ogandawa masani. Gimomiyo en gima tinde ok timre e yo maber en ni ji tinde olony kendo ji tinde ok thor tiyo gi agulni koro mano to emomiyo chweyo agulni tinde yudo ng'ama chweyo agulu en gima tek kendo en gino moktimre e yo maber ahinya e kindegi mana nikech lony ma osebiro e kind oganda kendo en e yo mamalo ahinya.

Ogira en achiel kuom chiemo manyachon mayudore e kind ogandawa. Ogira en njugu mano moregi koserege to ne iyoke e pany mobed mayom kasto imedo chak kasto ichwake ma orudre ma ochal nyuka to ogira. Kuon anang'a no to tinde yude ok yot en kuon mano maniloso gi mogo mano mayom ahinya kendo nilose mayom mochal ga gima odachalo nyuka to en mana gimiguelo to inang'o. Mago e chiemo manyachon mane yudore mana kod ogandawa. Machielo en aliya. Aliya en ring'ono ma imoyo e wi tado kendo kawo ndalo mang'eny ka imoye amoya kendi imedo mana chumbi mondo obed motwo kosetwo maber to nikawe titede. Aliyano en mana chiemo mane yudore e kind ogandawa.

Gigo mane ichweyo kaka agulu kata mane iloso machalo odheru ne gin gigo mang'iso kit oganda luo ni ne gin mana inyalo yudgi mana e oganda mag joluo. Agulu ma olos gi jaluo ne opogore gi agulu ma olos gi oganda kata dhot machielo. Odheru majaluo ochweyo en odheru mana ma inyayudo e oganda mag joluo nokinyayude e oganda moro amora. oMIyo gigo ma ne joluo chweyo ne gin gigo machalo mana gi gige joluo ne ok nyal yudgi e dhoudi moko kendo ne ok nyal yudgi e pinje mamoko mopogore gi mag luo.

Rwakruok manyachon ma iyudo ka ng'ato okawo pien moro majaber mar lee moloso maber magawo e dende kata oketo gikmoko e ng'ute kata e lwete ne gin gigo ma anyalo wacho ni kelo ber kata ne kelo chia kendo ne ging'iso nyadhi ma joluo nigo ne gimedo nengo kendo ne gikelo nengo e yo mamalo ka ng'ato oketo gikmoko e ng'ute kata e lwete kata orwako law moro ma nengone tek ma ne kelo chia kendo ne kelo nyadhi e yo mamalo ahinya.

Ring abula ne en ring'ono ma ne omi pek ahinya e kinde nyasi mag jo kikuyu nikech nitimo kode singruok. Ka ne nyako kata bibi arus okelo dichwo kata ka dichwo obiro nyombo to ring abulani ema ne gikawo kendo gichamo ka gitimogodo singruok e kindgi giwegi. Ma e ring'ono ma ne iwachoni oriwogi kanyakla ka dhako omiyo chuore to koro otimo singruok ni mano e chwore kendo mano e jal ma gibrodakgo manyaka chieng'. Mano to e pek manomi ring abula e kinde mag nyasi mag arus kata nyasi mag keny e kind oganda mag jo kikuyu.

Gik manyasani gin gigo malombo wang' ,kendo gin gik ma dhano sani neno ni e gik mabeyo monego bed ni gitimo. Kendo gin gik momi pek kendo omigi nengo mamalo ahinya. Kendo mae to e midhiero ma kitwa kod timbewa yudo koluwore gi gik manyasani. Kitwa gi timbewa sani ok yud pek monego bed ni giyudo kendo ok migi nengo ni nikech gin gigo ma ineno ni gin gik mosekadho kendo gin gik masani onge nengo. Omiyo nengo mimiyo gik manyasani miyo kitwa gi timbewa medo lal, kendo ji medo neno ni kitwa gi timbewa gin gik mago ma osekadho ma sagi osekadho, kendo gin gik ma ok kel ndhadhu kendo ok kel ber ne dhano masani.

Teknolojia temo bedo kar keno kata kama inyalo yude weche manyiso kaka chon weche ne timore koluwore kod timbe machon. Omiyo teknolojia e kama wanyayude, kar keno mar chike machon.

Gini ok yudre e alworawa, gini iyudo mana e ute mag thieth kendo itiyo kode e yore mag thieth ka imedo godo jalo majatuwo, imede godo pi kendo mae e kuma pi luwo kadonjo godo e ringre mondo omi oyud nafuu kata obed gi lokruok. E alworawa gini ok yudre, oyudore mana e ute mag thieth.

Rowere matindo iyuayo ka gionge gi chung' motegno kata kaok ging'eyo gigo ma giduaro. Omiyo much rowere mag tieng' gi yuayogi kagineno gigo ma rowere mamoko timo to mae lombo wang' gi kendo gin be gibedo gi gombo ni mondo gitemie kata gitimie weche ma rowere ma tieng' gi timo. Achiel kuom yore ma rowere matindo iyuayo gi much rowere mag tieng' gi en yorno mar ruakruok ma ka rawera oneno ka rawera nyawadgi oruako gimoro to ni mano e gima nie fason to en bende obedo gi gombo mondo otemie ruako otemie ruakruok kabilano. Mano emomiyo thoth rowere bedo iyuayo gi much rowere mag tieng' gi, en mana gombo kendo gomboni to ema miyo gidonjo eweche mag rowere ma moko be timo.

Jago sigana kata ng'at ma pimo sigana ema miyo sigand nyithindo bedo gi oteku kendo miyo nyithindo bedo gi ndha bedo gi miyumo kendo chiko itgi e sigendni mag nyithindo. Omiyo jago sigand nyithindo nyaka bed gi miyumo kata nyaka bed jalo manigi lony e weche mag sigana .Mae tema bro miyo sigana no bedo goteku kendo bro miyo sigana no bedo gi oteku kendo bro miyo sigana no kelo lokruok kata donje it ng'ama nyathi kendo miyo owinjo gino ma sigana no wacho.

An gi pacha to aparo ni chike machon man gi nengo kendo makelo dongruok e kind oganda tok onego wawe sama wan gi e nyasi machalo kaka te dhi nyange kata harus kata mag batiso. Omiyo chike machon man gi dongruoK manya kelo ber e kind oganda wa tok onego wawe to onge bed ni warwako gi kendo wakawo gi watiyo kodgni kwariwo gi gi chike ma nya sani.

Geng'o loyo thiedho. Ka idhi e od thieth chon mondo omi opimi ma mondo omi oyud tuo ma in godo to ibrobedo gi kinde maber mar thiedho tuoni kapok ochopo i okang' mamalo mano to e gimomiyo joluo nowacho ni geng'o ber maloyo thiedho, omiyo ber ka ng'ama dhano dhi e od thieth kendo itimone nonro mapile pile mondo omi ka diponi en gi tuo moro e dende to tuono inyalo kony e yo maber kapok ohinyo kata kapok okelo hinyruok e del mar dhano.

E tijni nyaka bed ni ing'eyo chal mar dend dhano, kendo ing'eyo tuoche mamako dend dhano kendo ing'eyo yedhe ma inyalo thiedho tuoche mopogore opogore, mondo omi ibed gi lony e tijni, nyaka bed ni ise some e yo matut ahinya kendo in jalony manigi lony e weche mag yedhe. Kendo in gi lony e weche mag tuoche mamako dend dhano. Tijni idwaro mondo omi, tijni otire, nyaka ibed gi gino ma ipimo godo dend dhano mong'ere kaka tethescope. Kendo nyaka ibed gi gigo machalo kaka sindene ma irwakogo yath e dend dhano, kendo nyaka ibed ni ing'eyo kaka itiyo gi sindenego. Kendo nyaka ibed ni ng'eyo ,in gi ng'eyo kata lony mar pimo yath ma onego bedni imiyo jatuwo ka jatuwo. Tijni en tich madwaro lony mamalo ahinya.

Ka waneno jalo ma oyudo masira mar mach kata jalo ma mach owang'o, imiyo konyno mokwongo mong'ere gi dho ngere ni first aid. En konyno ma inyalo kony no ng'ato kapok otere od thieth kata kapok oyudo thieth madwarore kendo en konyno makonyo ngima jogo mohinyore eyo mamalo ahinya kjapok giyudo thieth madwarore kendo en gino maber ahinya mondo i otimne jalo moyudo hinyruok. Kendo ng'ama tiyo tijni nyaka bed gi lony mamalo ahinya e weche mag kony mokwongo kata first aid

Gini ok thor yudore e alworawa nikech iyude mana e od thieth kendo en masinno ma itiyo godo e lwoko remo mar jogo manigi tuwo mar nyarogno kendo jogo ma rembgi ok nyal lwoki kokalo e nyarognoni, nyarogno margi nigi midhiero kendo nyarogno margi ok nyal tiyo e okang' ma dwarore. Koro mashinni en mashin ma itiyo godo e lwoko remb jogo manigi tuwo mar nyarogno kata en gino matinde ilwongo ni dialysis.

Gima biro e pacha e wach tijni ni en tich mano madwaro lony mamalo ahinya nikeck en tich mano mamulo ngima mar dhano. En tich ma ka ionge ng'eyo maber to weche nyalo dhi marach kendo okinyal konyo jii e yoo mowinjore. Kendo tijni dwaro jogo molony kendo mag gi weche man gi reiko eweche mag yedhe kendo man gi rieko eweche mag thieth. Tijni en tich maber ahinya kendo en tich ma konyo ngima dhano kendo en tich monego mii nengo kendo monego bed ni en tich monego bed ni imiyo pek mowinjore godo e kind oganda wa.

Ma en tugo no mar mipira ma ong'ere gi dho ngele ngere ni volley ball kendo ma waneno ka jalno temo timo giluongo ni serving kata ochiwo mipira mondo mi tugo odhi mbele. Ma tugo manigi yumo ahinya kendo en tugo ma jii thoro tugo ekind oganda e yoo ma nya sani kendo iyude e skunde wa ma nyithindo some kendo en tugo ma hyithinod ohero ahinya, en tugo no mar volleyball.

Gini itiyogo mondo ojiw nyithindo mondo otim kata okaw kindegi mag ng'eyo talanta margi kata yore ma ginyalo dongo godo wechegi mag tugo. Kendo gini miyo nyithino mijing'o kendo miyo nyithindo bedo gi miyumo e timo wechegi mag tuke kendo ka ging'eyo ni bang' ka gisebedo joloch to gibiro yudo okombe omiyo okembeni miyo nyithindo miyumo kendo miyo gibedo gi sinani e timo weche gi mag tuke kendo ka gifuenyo godo migepe kata talanta ma Nyasaye omiyogi.

Tijni nikod nengo ni en ema omiyo jotendwa kata jogo mawayiero yudo thuolo mar telonwa kendo yudo thuolo mar bedo gi teko mar bedo jotendwa e migepe mwa keto gie. Kokalo kuom tijni, emamiyo gibedo jotelo kendo kokalo kuom migawoni, ginyalo bedo gi thuolo mar bedo gi chir kendo mar wacho ni adieri, noyiergi kendo nomigi thuolo mar telo ne oganda mane oyierogi, kokalo kuom tijni, omiyo tijni en tich manigi nengo ahinya e alworawa kendo en tijno monego obedni jok matime bedo jok ma joratiro kendo jogo ma jopiny oyie godo.

Anyalo jiwo jalo mane onyiewo gimoro to obudho ni obed mana gi horuok kendo obed mana gi geno ni gino mane onyieo bro chopone e sa ma owinjore kendo bang' kasejiwe nobedgi horuok to anyalo kawo okang' mar po ni ang' mondo omi ochopne jalo mane onyiewe.

Abiro kawo okang' mar luwo gino ma ja ng'iewono ong'iewo kendo abiro luwo kachiel ka achiel ni to kane onyiewe to osechopo kanye kendo en e okang' mane mondo mi ane ni oluwo chenro duto ma oketi mondo mi ochop ne jalo mane onyiewe. Koro gima abiro timo maduong' en mar luwo wach ja nyiewono achiel ka achiel kang'iye kuma osechope nyaka ne nyiewe kod kuma onego bed ni ochope gi sama ayude yuagruok kata wach mar janyiewo machal kama.

E kinde mokwongo mane atugo tugoni nabedo gi mor mang'eny ahinya kendo tugoni en tugo ma ajiwo dhano mondo obed ng'ano maratego to kinde mokwongo mane atugo tugoni noywaya marach kendo nolowa kendo ma nomiyowa miyumo kendo nomiyowa dwaro bedo jogo manyalo bedo joloch kendo ne tugoni riyowa gi jogo mane wapiem godo. Omiyo tugoni en tugo makelo miyumo kendo okelo riwruok e kind oganda.

E ugwe mar Kenya wan gi boma machal kaka maralal, wan kod lodwar kendo wan gi marsabit kasto but marsabit wan gi wajir kod mamoko. Bombegi ilose kata ong'ere kod wechegi mag kitgi kod timbegi moloyo to bomano ma lodwar ma weche mag tuke kod timbe mag ogandano mag jo turkana itime higa ka higa.

Ma en nyasi ma timore kendo ma obagi mokwako kaontisgo mantiere e pinywa ma kenya kendo ma koro gi sano waneno jo delegates mopogore opogore kata jomoa e kaontis mopogore opogore ka kanyo waneno jo Tana river kaonti ka kalo kendo gifwenyore ni gin be gintiere e tukego kendo ni mondo onegi ni gintiere kendo ni gi represent kaontigi mar Tana river.

Got mayuayo jokenya ahinya kata mayuayo joneno ahinya e piny makenya ka en got mar mount Kenya. Mount kenyani yudore e kaonti kata e gwenge mantiere e central ma kendo en kuma jomang'eny ahinya thoro dhiiye kagiidho wi godno kendo kagineno lee mopogore mopogore miyude alworano.

Inyalo yawo akaont mar brokej kod Nairobi Security Exchange ka idhiye e mbui kokalo e yo e yor mbui inyalo tiyo gi chendro no mar HFMS kata Nairobi Security Exchange platform. Ma kidonje e mbui to inyalo ndikori kodgi kata inyalo yawo akaont kodgi mondo mi ichak bedo ja kanyo no mar brokej kod Nairobi Security Exchange. Chendro gi yudore e mbui kendo ntiere apps mago ma inyalo tiyogo kaka mobile online Nairobi Exhange Security Security Exchange.

Aora mar Tana yudo pigene kowuok e gode mago mag Abardare Ranges mantiere e pinjego madiere piny kenya, kendo aorani mol mos kochomo yo dho nam chumbi. Aorani ywayo jodak e alworane kaluwore gi gigo ma aorani kelo kaka ohala mag lupo, kendo aorani itiyogo, jodak modak e alwora mage tiyo ka gi olo godo pi e puothegi kendo kokalo kuom pi mawuok e aorani, gigo ma ipidho e alwora mar aorani, nyalo yudo nyak kendo nyalo timo maber. Koro kokalo e weche mag irrigation jomodak e alwora mar aorani, yudo nyak mar gigo ma gipidho kendo ma e yo achiel ma orani ywayogo jogo ma odak e alworani.

Nitiere bombe mang'eny ma ogoyo tong' e kind piny Kenya gi Uganda ma achiel kuomgi en pinyno ma bomano ma Busia, mano ma iyudo kisewuok e boma mar Kisumo kendo ichomo yo piny ma Uganda. Mano e achiel kuom bombe ma ogoyo tong' kod piny Kenya gi Uganda.

Amboseli natinal park en achiel kuom kuonde marahuma mayudore e hoho mar okak bange wan gi kumachielo miluongo ni lake elementaita kanyo be en achiel kuom kuonde marahuma mayudore e hoho mar okak ma ji nyalo dhiye limbe. Kasto wan gi lake turkana bende entiere e hoho mar okak. Kasto wan gi got mano miluongo ni mount longonot, kanyo be nitie hoho mar okak enbe ji nyalo dhioye limbe. Kasto wan gi kumoro be iluongo ni hells gate mabe yudore hoho mar okak. Wan kendo gi nam machielo miluongoni lake baringo kasto wan gi lake nakuru kod lake elementaita kasto wangi kumachielo ma be inyalo dhi nene lee mago mokan miluongo ni crescent animal sanctuary. Mago e moko kuom kuonde marahuma ahinya mayudore e hoho mar okak.

Oganda ni modak e gwenge mag hoho mar okak gin jogo ma iluongo ni Plain Nilotes, gin kaka jolang'o, jo Kipsigis, kod Maasai. Oganda gi gin oganda mohero pith mag jamni kendo giwuotho okang' ka okang' ka gimanyo lum kata ka gimanyo kaka digipidh jamni mag gi. Gihero pith mar jamni ahinya kendo ginogandano ma wanyalo wacho ni ohero chiemono mar mar mar ring'o kendo ring'ono e chiembgi maduong' ahinya. Gin ogandano ma dhok gi be en dhok ma opogore gi dho joluo to moko nitie madwa ket gi joluo to ok gin joluo. Gin kaka jo Turkana, Jo Maasai kod Jo Lang'o magi e oganda mayudore e gwenge mag hoho mar okak.

An awuokie ogandano ma iluongo ni river lake nilotes. Wan oganda mau mane oa south sudan kendo kwaluwo namno kata kwaluo aorano mar nile kama ne waluo aorano kwamanyo kaka dwapidhre wan wawegi kwalupo, kendo wabiro mwachomo mwalo kata imbo mar kenya kuma sani koro wadakie alwora mar nam lolwe kendo tijwa maduong' ahinya en tich mar pur. Oganda mar luo tijgi maduong' en tich mar pur kagikonyore gi tijno mar lupo e alwora mar nam lolwe.

Anyalo wacho dhok adek maler mano dholuo mano ma awachoni kasto mar ariyo anyalo wacho dhok mar swahili mabende napuonjora e skul then mar adek en dhok mar jo wasungu ma idendo ni English. Mago e dhok adek manyalo wacho maler.

Gi sani, jawer maduong' mar ohangla iluongo ni Prince Indah, kendo en e jalo ma sani wanyalo wacho ni en ja ohangla marahuma e pinywa ma Kenya sani. To achiel kuom wende ma ahero mag ohangla en werno ma owere gi Prince Indah ma iluongo ni 'Rembo'.

Jowende adek mag dholuo ma ahero achiel kuomgi en prince inda mano magoyo thum mar ohangla kasto kapod wan e weche mag ohanga nitiere ng'ato ni onyi papa jay mabe ne en jathum machon ahinya mabe nahero wenede ne asto mogik wan kod osogo winyo.

Yore mag tudruok kata infrastructure osebedo ageng'a kendo osemiyo jogo man kuonde maboyo mok nyal yudo kony mapiyo yudo konygo kaluwore gi ni ndeche kata kuonde miluwo ok beyo ahinya madimi kony chop negi e yore mapiyo mapiyo . Koro magi te gimomiyo kony ok chopi kuonde monego bed ni jok madwaro kony yudo gie kony yudo kony go e saa ma owinjore .

Ka aparo nyithindo mago ma onyuol mayomyom monyuol ka saa gi pok ochopo kendo iketo gi e mashind ni ma bende ongere kaka incubator mondo gitem giyud lwasi mano maneni tiere kapod ne gin ei mine gi kasto gibed motegno. Bang' ka gisebedo motegno to ginyalo mana dak machal gi joma moko.

Tijni miyo oganda bedo gi ng'eyo kuom weche ma okwako oganda kaluwore gi tuo mag obwongo kendo koro kuma ne ntiere kiach to koro jii nyalo bedo gi ng'eyo keno ginyalo bedo gi rieko kaka de gikony jogo man gi tuo mar obuongo ni kata ma be weche mag paro chando wigi ahinya, kendo ginyalo bedo gi ngeyo gi kuma ne ginyalo bedo gi ng'eyo kuma ginyalo yude konyruok ka gin gi weche kata achiedh nade mag mag paro.

Gini geng'o kendo miyo dhano kata oganda modak e luora ok yud tuoche mikelo kod weche mag chido kata lil mar lwedo kendo manyalo geng'o tucohe machalo kaka cholera kod kipindupindu. Omiyo luoko luoko lwedo en gino manigi nego ahinya kendo ma oganda onego bed ni rito kendo ka iluoko lwetgi gi pii mano maringo kata pii mamol kendo mano miyo a girito ler kata ler mar dendgi.

Tijni konyo rito ngima mag gwogi ma wan go e alworawa, kendo miyo gwogigo bedo gi ngima ma kare, kendo kata ta gimoro otimore ni gwogno, gwok ma osekalo e chanjo okayo ng'ato ,to ng'ano ok nyal bedo gi mithiero kata ok nya bedo gi tuoche ma kecho mar gwok nyalo kelo, kendo gwogi ma okale okang' machal kama gin gwogigo mangima gi ler kendo dendgi beyo nikech tuoche mang'eny ok thor makogi kendo ginyalo loyo tuoche mang'eny, kendo ginyalo kelonwa nengo e alwora mawantiere.

Ma tich man gi nengo nimar en puonjo rowere mago ma nyiri kaka ginyalo ritore, kendo kaka ginyalo loso weche gi mabeyo sama gikale midhiero ma giyudo kaka joma nyiri. Kendo kaka ginyalo geng'o iye ma apoya nono kendo kaka ginyalo bedo ka gigeng'o dend gi ma ok giyudo tuoche. Mago mikelo gi weche kata midhiero ma joma nyiri donje kapod gin joma tindo.

Ma en yath ma geng'o rem kendo yadhni ka imuonye to onyalo dwoko teko mar rem chien. To nikech en yath mageng'o rem, nitie yedhe mang'eny ma inyalo tigodo mar gend'o rem machalo kaka Action, kata Mara Moja, Kaluma be nitiere kod mamoko.

Joluo bendo ga gi chokruok mar nyiso kitgi kod timbe gi, kendo dhot machielo en dhot mar Maasai ma bende bedo ga gi chokruogno higa ka higa, ka ginyiso kitgi gi timbe gi. An aparo ni pa chokruoge gi gin gino monego bedni itimo, kendo gin gigo gino ma kelo dongruok kendo miyo oganda dongo kong'eyo kitgi kod timbe gi. Miyo kit oganda kod timbe gi ok lal, kendo nyithindo ma ok ong'eyo kit oganda kod kit timbe joma olworogi. Nyalo somo kata nyalo bedo gi paro maber, kokalo kuom chokruok machalo kama.

Uso kata ohala en achiel kuom yore ma nyachon mane oganda ma oganda ne nyalo yudo go pesa. Kendo yo machielo en pur mane oganda puro cham ka cham osechiek to ginyalo tero cham e chiro. Kaso yo machielo en mano mar pidho jamni, ma ng'ato nyalo pidho chiaye. Bang' ka chiaye no osebedo maduong' moromo, onyalo tere e chiro ma ouse mondo mi oyud godo omenda. To machielo en dhi peth dhi petho, ku mane ng'ato nya wuok to dhi e bungu mondo mi omany le. Ng'ato nya onyalo kele mi onege mi ous ringe ne jok manyalo ng'iewo mondo ocham.

Yore ma nyasani ohinyo yuto mag omenda, yore mag yuto mag omenda kaka petho mane ji dhi e bungu mondo mi omany le kasto okel ous ne joma ni e alwora margi. Nimar tinde ji nyalo dhi e bucha to yudo ring'o kendo nyalo nyiewo ring'o e bucha. Koro yore ma nyasani gi omiyo yor yuto mar dhi pedho ni olal kendo ok en gino ma timore sani. Kendo yore ma nyasani miyo weche mag yuto be manitimo chon medo bede okang' ma malo kaka yore mag nyiewo kata yore mag uso tinde inyal us e mbui. Omiyo ji tinde ka ionge mbui to okinyal uso giri moro manida uso e yo mayot. Koro yo ma nyasani mar uso gik moko e mbui omiyo oganda ma ok nyal yudo mbui kata ma ok ong'eyo weche mbui ok nyal uso gigegi e yo mowinjore.

Kido mar gini ma ahero en kido no marabuor kata ma rateng' rateng' ma ok rachar nikech marabuor no mondo mi olil kata mondo mi onen ni olil ok bedga mayot ahinya .Okawo kinde malach kapok onenore ni olil, mano e gima omiyo kido no marabuor.

Chik matayo loch mar kenya en mano mane olos e higa aluf ariyo gapar, kendo ker manochako tiyo kode en mano ma Mwai kibaki mane osenindo. En chikno ma sani osetayo kenya kuom higni madikal prariyo.

Mae en rito kata miyo nyithi liech chiemo kokalo kuom miyo gi chak ka gidhodho kendo am en yoo makende ma inyalo kony godo nyithi liech kata lee mago mantiere e okang marach ,kata ma jonyuol gi ok nyal rito. Omiyo okang' ni miyo nyithi liech gi thuolo mar yudo gino made gidwar kata yudo ndhadhu made gi made dendgi made kony dendgi mondo mi gidong maber kendo e yoo mowinjore.

En Adier ni aseyudo kuonde ma idwaro ni aket lweta eka ayud chenro moro kata kata eka oyiena ni mondo adhi mbele gi chenro moro. Chenro mag kedo keto lwedo mong'ere bende kaka biometrics gin yore go ma gi pacha aparo ni gin yore go mamiyo weche timore e yoo makare ma onge mibadhi kata onge luoro moro ni weche nyalo dhi ma ok kare, kata ng'at ma ok ok kare nyalo timo wach moro e yor mbui ,kata nyalo donje chenro mar ng'ato ka ka okokale chenro no makare .Omiyo chenro mag keto lwedo kata biometrics aparo ni gin yore go mabeyo kendo gin yorego mamedo arita mag weche kata information mag ng'ato.

Doho mamalo ma bende ong'ere gi dho ngere ni high court e doho maduong'ie mogik mayudore e loch gwenge no ma homabay .Doho ni en doho mitiyo godo e yalo kata yalo buche mago ma doho matindotindo ok nyal yalo kata mago motamo wang' doho matindo tindo. Omiyo doho ni osekonyo loch gwenge ma homabay ka oyalo buche go matek tweka kendo buche go ma doho matindotindo mago ma normal courts ok nyal. Koro mano e doho maduong'ie mogik e gwenge ma homabay.

Kuonde thieth mag kansa mantie e boma ma Kisumo wan gi Kisumu Servical Cancer Centre kaeto wan kod Aghakhan Hospital , wan gi Avenue Hospital bang'e wan gi Jaramogi Oginga Odinga Hospital Teaching and Referral Hospital kasto wan gi Salama Cancer Centre kasto bang'e wan kod Western Kenya Heart and Cancer Hospital kasto wan gi Fare Mount Hospital kae bang'e wan gi Kisumi Cancer Specialist Hospital e boma ma Kisumo..

Wan gi Kisumu county and referal hospital kasto wan gi Jaramogi Oginga Odinga and Teaching then wan gi Aga Khan hospital Kisumu. Bang' mano wan gi Kisumu specialist clinic kasto wan gi kumoro ni Rapha Physiotherapist clinic gi mamoko

Gimanyalo miyo ng'ato yud thieth mapiyo obed makare en gino ma anyalo wacho ni yore kata ndara ma itiyogo nyaka bed maber. Ka ndara ma itiyogo en ndara mapoth, kendo ndara ma onge gi bugni kendo onge gi tungni, to thieth mapiyo nyalo bedo ,nyalo yudore e yo mapiyo e alworawa kendo ji nyalo konyore mapiyo piyo kapo ni giyudo masira mora mora. Omiyo koro awachoni yore mag tudruok kata apaya kata nderni onego obed mabeyo, ma nyamburko nyalo ringogo mapiyo piyo kendo nyalo konyo ng'at mohinyore e yo mapiyo piyo, kaka nyalore.

Nyathina oseyudo cha chenjo kendo ma ne oyudo kokalo kuoma migawo kata chenro mane oket e osiptal kane onyuole to ne ondikie kendo ne omiye buk mang'iyo kaka okawo chanjo mage, e kaka omedo dongo. Kendo ma osekonye e ngima ne kendo ka geng' o ne tuoche ma dipo ka onyalo yudo ka ok okawo chanjo, ma oyudo ndiko kokalo kuom ospital mane onyuole .

Yore kony ma apoyo ok yudre mayot e gwenge wa ni nikech mar nikech a yudo gik machalo kaka ambulance kata geche go mag ma ma mag konyo ji sama jii oyudo masira. Ok gichop e wang' saa kendo githoro deko. Mae luwore ni wang'apaya kendo yore no magitiyo go ok yore mabeyo kendo kata jogo matiyo e kuonde ma ma ichiwe kony mag apoya go ok gin joma olony kendo ok ginyal chiwo kony eyo ma idware kata saa ma owinjore ni ichiwe.

Ma en pur mar yien mar palm tree kendo ber ma iyudo kuom yien ni en ni kodhene kata olembene ma oliero nyalo kelo mo, mano ma ma itiyogo kuom tedo kendo mo ma be inyalo tigo kuom loso gik ma opogore opogore. Yien ni en yien makonyo oganda, ma kuma entiere kendo okonyogi kuom miyogi tipo, kendo bang'e kendo onyalo chako konyogi komiyogi mo kowuok kuom olembe ma yien ni nyago.

Ma olemo ma iluongo gi dho luo ni ong'er. Olemoni en olemo ma kapok ochiek to ochalo ma ralum kama to kosechiek to pote bedo marateng'. Olemoni en olemo manigi sukari mang'eny ahinya. Kendo ka ichame to en gi weche moko monyalo konyi godo e kit ngimani, kendo en olemo ma gisani to yude ok yot kendo beche be ok en gi bei mayot ahinya. Ma olemo mar ong'er.

Ma en olemo ma iluongo gi dho ngere ni white support. white support ni en olemo ma mondo omi odongi ma ochop kuma onyalo nyagoe olemo, ok en gima yot. Aseneno ka ipidhe to mondo omi okal modong mobed maduong' to bro kawo kinde malach, to kosebedo maduong' mochako nyago olemo to koro en olemo manyak anyaka kendo koro gimanyalo time onge. Gima afwenyo kod white support ni kendo jok machame ok ng'eny piny luo ,kendo jomatiyo kode . Ji ok othoro chame, ji ok thor chame kendo ji ok ong'eyo ber mar white support ni, omiyo gimomiyo ji ok ong'e berne, emomiyo an kaka an awuon to ok dagomb kata ok daher mar tiyo tij white support ni, kendo ok daher mar kawo kinde mar pidho olemo mar white support.

Koso kar konyruok ma apoya e osiptende man e kor gwenge timore kaluwore gi midhiero mokwako kata mibadhi mokwako osiptende mayudore e kor gwenge nimar nikech mibadhi opong'o osiptende go dongruok monego bed e osiptende go koro ok timre kendo onge dongruok e osipitende go. Mano temo miyo chenro kata migepe mag konyruok ma apoya ok nya bede osiptende. Koro kaka dwa kony wachni en mana kwaduoko piny kendo kwatieko weche mag mibadhi ma okwako osiptende kata mokwako chenro mag thieth mantiere kor gwengewa to wabro bedo mabeyo.

En adieri ni an gi lony matin ma anyalo tiyo godo kakonyo jatuwo mondo omi oyud konyno mokwongo. Kendo aparo ni konyno mokwongo en gima ng'ato ang'ata onego obedni ong'eyo kendo onego bede gi lony matin ma done kata dotem mondo okonygo jalno moro moyudo masira, mondo omi oyud konyno mokwongo, nikech konyno mokwongo em anyalo konyo ngima ng'ato kata nyalo reso ngima ng'ato ka imiye kony mokwongo kendo ka dipo ni kata ne en gi remo machwer to imiye kony mokwongo ma remono ochung',to inyalo chopo kode e osiptal ka koro en kuma bet ber bere kendo ka koro en kuma inyalo konyo e ngimane. Koro omiyo konyno mokwongo en gino ma ng'ato ang'ata onego obedni olonyye kendo en gino ma ng'ato ang'ata onego obedni nyalo timo sa asaya ma ng'ato oyudo masira kata ng'ato oyud hinyruok moro marach, ma chuno ni nyaka koro to miye kony mokwongo kapok oring kode e od thieth.